Ole tos itwoldo olietab maembe en ndonyoishek anan en geibun en ndonyoishek ko kou ukambani kochang' maembe kot mising' ara yekangeib kobwa ndonyoishek koyop ukambani ko imuche kochang'it kot mising' kor kobet biik cheole en beit nekararan ara kimuche kowek olietab maembe ichoto kotkoit bokol muut en kimyet agenge ako oli kokararan en ndonyo ko elibusiek oeng' kot kosir ara olenen ngochang'it tukuk ndoyo kora kobore oliet

Amuneisiek cheyae bik cheale akwalda tuguk sikochame boisietab rabinik ko yoon miten baita nebo alietnyuan barak anan Yoon miten boisiet nebo kaa kochame chemung'arainik kobokual koba indonyoisiek asikonyor baita en makuti kwak, chemung'araik alak chebo koaldechin . Ak kora ko kararan kot missing baisietab rabisiek en chemung'arainik chenyokoawech minutik kuak ak kobakoalda icheket indonyoisiek cheterter chename eunek magetab temik ak.